Tũkĩharĩrĩria irio citũ cia mũthenya wa ũmũthĩ, nonginya harĩa tũrarugĩra hakorwo nĩ handũ hatheru. Handũ harakenia o mũndũ o wothe. Kĩrĩa tũraharĩrĩria ũmũthĩ, nonginya tũkorwo twĩna mwaki, twĩna maaĩ, twĩna rũgĩo, twĩna mũtu, twina cumbi, twĩna cukari, twĩna iria, twĩna cukari, twina iria ona kaũkĩ nĩũndũ wa kũhe mũcamo mwega wa kĩrĩa tũraruga, na hakorwo hena masala, marĩa makũhe mũcamo kĩrĩa tũraruga. Na kĩrĩa tũraruga mũthenya wa ũmũthĩ, nonginya gĩkorwo nĩ kĩrakenia mũndũ wothe, ũrĩa ũngĩhota gũkĩrĩa.